Ndĩna ciringi mĩrongo ĩtatũ nĩ harĩ maũndũ matiganĩte marĩa ingĩka nacio. Wambere no thiĩ ngure karia karĩa kanini karĩa rĩmwe ũkoraga karauma ciringi mĩrongo ĩtatũ, thiĩ ndĩyanĩrie na kĩndũ kĩngĩkorwo kiuma nyũmba kĩndũ ta ngima, mũgate ona kana mũcere. Ũndũ ũngĩ no thiĩ ngũre kĩndũ ta nyanya na gĩtũngũrũ tondũ nĩũkoraga nĩ kũrĩ na nyanya cia ikũmi na gĩtũngũrũ gĩa ikũmi na icio ingĩ no ngũre kĩndũ ta karati nĩguo thiĩ ngaruge. Kana ningĩ no thiĩ thimĩrwo maguta marĩa ma gũthimĩrwo ma maaĩ thimĩrwo ma ciringi mĩrongo ĩtatũ na ndĩmatũmĩre thikũ cigana ona kũruga. Ona ningĩ ingĩkorwo rĩmwe nĩndĩyagwo nĩ mũtwe kana ngaikara ngĩiguaga mwĩrĩ ũru no thiĩ ngũre kĩndũ ta ndawa iria cingĩndeithia rĩrĩa ndaigua mwĩrĩ ũru ngaciyua. Ngure cia ciringi mĩrongo ĩtatũ ndĩcige nyũmba cikarage kuo na nĩguo rĩrĩa ndarwara ndirĩkoragwo na thĩna atĩ ndinde ngĩthiĩ nduka ona rĩngĩ kũngĩkorwo nĩ ũtukũ ndĩrĩoyaga o icio ngathiĩ nganyua na nĩguo ngorwo wa kũigua wega.